Kũbundithia ciana, ciana no cibundithio na ciĩko kana cibundithio na ng'ano, ningĩ no cibundithio na gũthiĩ kĩrathi-inĩ, kana ona ma cũcũ we kana aciari ao, kũbundithia ciana ici nĩgetha cikagia ũgĩ, ũgĩ no ũkorwo wĩ wa thukuru o na kana wa mũtũrĩre.

Ũyũ nĩ mũciari na ciana ciake. Ehaha akimabundithia, aramabundithĩria mũciĩ. Nĩ aronekana ũmwe anyitĩte tũmĩtĩ, arakĩrwo atare tũmĩtĩ tũu. Na ũmwe nĩ aronekana tarĩ ng'ano araheana, kana ũndũ arathomete mũthenya ũngĩ.

Gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno ũtũro-inĩ wa mũndũ. Gĩthomo nĩ gĩtũmaga mũndũ agĩe na ũgĩ na ũtaũkũ na ũmenyo wa maũndũ maingĩ, mũndũ ũyũ nĩ athiaga na mbere na no atuĩke mũndũ wa bata mũno ũtũrĩre-inĩ wake, na ningĩ ahote gũteithia rũrĩrĩ rwake ta gũtuĩka ndagĩtarĩ kana mũrĩgĩtani kana ona ningĩ mwarimũ.

Ũyũ nĩ mwarimũ, aronekana okĩte, gũbundithia ciana. Ĩno nĩ hĩndĩ mahingĩte thukuru. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩ ũtũmaga cian,a ciĩririkanie maũndũ marĩa ciragĩthomete thukuru, na ningĩ cikamateithia, matikekuruhanie na maũndũ matarĩ na bata, mangĩmatee gĩthomo-inĩ kĩao.

Gũthomithia ciana irĩ na wathe, kana citehotete ta iria ingĩ, nĩciteithagia ciana ici kũgĩa na ũgĩ, na ũmenyo, ona ningĩ onao makona nĩmahetũo kanya, ga kũgĩa na mũtũrĩre mwega ta ciana iria ingĩ wa hau kabere, kũhĩtũkĩra gĩthomo gĩkĩ maraheo.

Haha hena mwarimũ na arutwo, nĩronekana mwarimũ ũyũ, aronithia arutwo ake, kĩndũ kompiuta-inĩ. Nĩ aramonithia, ũrĩa mangĩka, nĩgetha mahote gũĩka ũndũ ũrĩa marenda gũĩka, ningĩ mwarimũ ũyũ nĩaronekana, kũmatarĩria wega kũhũthĩra screen -inĩ ĩrĩa marorete.

Intaneti ĩkoragwo na mawoni maingĩ na mũrutwo ena tekinoronjia, nĩ eguthiĩ intaneti-inĩ ahote gũcaria kana woni kana mawoni marĩa araheo kana areciria ni magĩrĩire, kana kwĩna mũndũ ũngĩ wĩna mawoni ta maya make. Ũguo nĩ ũgũtũma mũrutwo agĩe na ũgĩ ũngĩ, kana agakĩona mawoni mangĩ maingĩ. No ahote gũthura woni ũrĩa arona ũrĩ mwega gwake.

Haha nĩkũronekana nĩ aruti a thirikari, maronia aikari a itũra rĩrĩ, ũndũ kũrĩa thimũ-inĩ. No okorũo nĩmaramonia ũndũ urĩa thirikari ĩraneyana, kana motungata marĩa thirikari ĩraneana kana ĩmareheire itũra-inĩ rĩao.

Wa mbere, nĩ kũmuonia ũngĩenda kũhingũra kana ũngĩenda kũhinga macini, kũrĩa ũhihinyaga ningĩ ũkamwonia ĩno nĩyo screen ĩrĩa ĩronania mbica haha etagwo ũũ, ũgakĩmwonia nĩgetha ĩno ĩrute mbica ĩno haha nĩho yumaga na nĩkĩo gĩtũmaga yume haha, ningĩ ũgakĩmonia ũngienda kuoya kĩndũ kana ũngĩenda kuhihinya kĩndu nĩgetha ũndũ wĩkĩke ũhihinyaga nyamũ ĩno etagwo mouse

Thimũ nĩ cicenjetie mũno kuma iria ciarĩ cia mbere iria ciakoragwo cirĩ cia itũra ningĩ cigoka iria nini iria ciarĩ cia kũhihinya karĩ o kanini ka gũikia mũhuko. Ningĩ ciũkĩte o cigĩcenjagia o nginya wa rĩu twĩ na iria cikoragwo ciĩ cia taci iria ũkoraga ũga scroll igũrũ, ningĩ ciroka o cicenjetie ũũ atĩ ningĩ ciroka iria no kwaria cikandĩkĩra mũgambo wa mũndũ.

Kũhe arutwo computer, nĩgũteithagia arutwo kũgĩa na mweke wa gũthoma, maũndũ megie computer, na arĩa mena wendi, makagĩa na mweke mwega, wa gũthoma makĩria maũndũ megie computer. Na ũũ no ũtũme, ciana ici, cikorũo, na mawĩra mega, kũhĩtũkĩra ũmenyo ũrĩa magĩte kuuma kũrĩ computer ici.

Ũronekana nĩ mũtongoria wa bũrũrĩ wa gatano wa bũrũri wa Kenya. Nĩaronekana akĩarĩria arũtwo arĩa mokĩte, gũthoma gĩthomo gia kompiuta. Nĩaronekana akĩmera wega wa gĩthomo gĩkĩ, na nĩkĩĩ mangĩka nĩgetha magacĩrie mĩtũrĩre yao kũhũthĩra gĩthomo gĩkĩ gĩa kompiuta.

Kwĩna mũthaki ta Michael Orunga, ũrĩa nĩwe ũbungĩte mbaũ iria nyingĩ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya. Kwĩ na mũthaki ta Victor Wanyama ũrĩa wanathaka kĩrabu-inĩ kĩa ngeretha. Kwĩna mũthaki ta Aib Tembe, ũrĩa ũthakaga kĩrabu-inĩ kĩa Caina. Kwĩna muthaki ta John Avile ũrĩa ũthakaga bũrũri-inĩ wa Miciri.

Gũtuga arutwo arĩa mekĩte wega kĩgeranio-inĩ kana ũndũ-inĩ o wothe, nĩ gũtumaga arutwo aya makagĩa na kĩndũ tũĩtaga morale. Makagĩa na kwenda gwĩka ũndũ ũyũ nginya makĩria nĩ getha mahote kũgacĩra. Na ningĩ nĩ gũtũmaga nginya arutwo arĩa angĩ mekĩre kĩo onao mahote gũtugwo na indo njega.

Kũbundithia arutwo arĩa mareka ũrigitani ũhoro wa canjarĩ. Nĩgũteithagia arutwo aya kũgĩa na ũcamba na ningĩ kũgĩa na ũmenyo wa kũmenya ũrĩa gũthiaga na mbere rumu-inĩ ici cia thieta. Ningĩ makagĩa kuona nĩkĩ gĩkagwo na nĩkĩ gĩbatairwo gwĩkwo me rumu-inĩ cia thieta, nĩgũtũmaga arutwo aya moge ũgĩ.

Kwĩ ngombo cia gĩthomo, iria aingĩ maheanaga na rĩti ya kuma inya harĩ igana, ningĩ kwĩna rĩti cia sacco , iria angĩ maheanaga na rĩti ya ithano harĩ igana, kwĩna na ngombo iria cioyagũo thimũ-inĩ, ĩria aingĩ maheanaga na rĩti ya ikũmi na ithano harĩ igana, ningĩ kwĩ ngombo cia mabengi, iria angĩ maneanaga na rĩti ya ikũmi na igĩrĩ harĩ igana, ningĩ kwĩna ngombo cia andũ kĩũmbe, aingĩ maheanaga na, ngombo ici na rĩti ya ikũmi harĩ igana.

Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ kana nurse , ũroya thakame, nĩgetha akĩmĩtware kũrĩa rambu, ĩkahote gũthimwo, yonekane kana o mũndũ no akorwo ena bacteria, kana virus o yothe thakame-inĩ yake , ĩrĩa ĩngĩtũma okorwo ena mũrimũ o wothe.

Wambere, nĩ oye cindano ĩtarĩ ĩrahũthĩka nĩ mũndũ, arĩkia ũguo, athambie hau arenda gũtheca mũndũ ũyũ cindano, arĩkia ũguo, ethe mũkiha, tondũ cindano ĩthecagũo mũkiha-inĩ, arĩkia hau nĩekwĩra ũyũ aramũtheca, oye gakotoni egirĩe hau athecũo, na anyitĩrĩre hau nĩgetha guoko gũtikae kũganda.

Haha nĩ nja wa thibitarĩ ya Sinai, na aya nĩo arigitani a thibitarĩ ĩno. Bata wao nĩ mũnene mũno thibitarĩ-inĩ ĩno, nĩo marigitaga arũaru, makamahe ndawa, makamatheca cindano, makamahe nginya mataro, marĩa magũtũma, mahote kũhona kinya naihenya, ningĩ arigitani aya nĩmaroraga atĩ thibitarĩ ĩno, nĩyatuĩka ya bata mũno kũrĩ andũ othe a matũra, marĩa marigicĩirie thibitarĩ ĩno.

Nĩgũtũmaga mũndũ amenye ũgima wake wa mwĩrĩ ũhana atĩa, kana no akorwo ena kamũrimũ ogothe, karathiĩ nambere mwĩrĩ-inĩ, na gatirĩ kareyumĩrĩria, kana kuonania ndariri icio ciothe, ningĩ ũgatũma mũndũ ahote kwĩmenyerera ũgima wake wa mwĩrĩ wega, tondũ nĩekũheo mataro, ma kũhota kũgirĩrĩria mũrimũ o wothe na kũiga ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Betrayal In The City, nĩ ibuku rĩmwe, rĩrĩa rĩkoragũo rĩ gatũ mũno Kenya. Ibuku rĩrĩ rĩandĩkĩtũo nĩ Francis Imbuga. Ibuku rĩrĩ nginya rĩanekũo thukuru-inĩ. Ũrĩa ibuku rĩrĩ rĩonagia, wathani mũru wa thirikari, kũrĩa thirikari ĩhinyagĩrĩria andũ, ĩgatũma andũ na mũtũrĩre wao ũritũhe, na ningĩ gũtũma nginya andũ magome, na kũandĩkithia nginya ikuũ iria citarĩ ciramenyekana nĩkĩ gĩekĩkĩte.

Wambere, nĩkũmonia ũrĩa macini ĩrutaga wĩra, ta ũrĩa yakagio na ĩkahorio. Ningĩ, angĩenda kũandĩka kĩndũ, egũtũmira kĩndũ ta key boardi, ningĩ angienda gũthiĩ handũ, nĩegũtũmĩra kĩndũ kĩrĩa gĩtagũo touch pad, ĩria nĩyo ĩrĩhau thĩ wa key boardi, ũndũ ũyũ nĩũgũtũma agĩo na ũmenyo wega, na ningĩ akona kĩrĩa arenda gũĩka, ke kanyamũ karĩa getagũo ka- cursor.